chutok chuu kekuree piasi karai ako missing komiteii olimpoo mombas korook ichop ungeek ak inde mwaita saburietr aki ndema ikeny koruryo ak isutu

Atinyee tuguuk chuu ako kamachee keip kopa taii yotok kelee pokol somok acha aginyee angendee peiit parak indee pokol aeng saek kastomayat nguung nepo kila

Ngomatinyeeee piik chetonondaiwaaa komuch awa akoi pengi ak akaite (logbook)nepo karit

Peek chun che apaishe missing' asike keringet amun ki apal keringenyun si ko tartan ayae poishonikchuk che terter. Eng' poishonichotok ko kotaretan apisishen.

Yon amache arib kimnatet ab rurutik en mbarenyun koaboishen mbolea minutik kyuk kora abiten minutik chuto sikobit kokirinda komanam kutik.

Tuguk chekotes kimnotetab ng'endek en imbarenyuun ko mbolea chekiondee ng'endek choton. Amun cham komondoi anee mbolea ,inoni kotekokis kimnotenywan kora ko ko abiit.

Chito nekichope taishek sikenam tiong'ik ko ki lakwa ne kiguren Richard Turere. Inendet kokicham kotoreti kwandanyin koyoki tuga. Ko kin ngoit kemboi, ko ngakoger tuga konyone ng'etundo konyokobore tuga, koityi kiito kochop kiit ne toreti konam tiong'ik choto, inendet kokibwat kochop tait.

Korik che kang'et che maki menye ko korik aeng'. Kityo ko kot aenge kotindai rumishek aeng' ko tindai kapchoit en orit, ko notok ko pa siling'elipu taman ak mut. Ko age ko rumit agenge ako tindai kapchoit en orit, ko noton ko siling' elipu mut.

Chutun chu mi ovenit orit keguren queen cakes ye imoche ichon queen cakes icheng'e tuguk che terter cheu: mayaaik, chego sugaruk, mwaita ne kigure blueband ungek chebo self raising. Kora ituiye tuguchoto agenge agenge, korong inde ungek kigombok chei choben kegit ak ikorokan ak inde ovenit orit.